Pichani koparu graphit nepp. etuneet ap lagook kong'ete gei kenyiit ap eliput ak poko sokol ak tamanwakiik sokol ak somok akoi elipushek aeng' ak tiptem ak aeng'.Agontagubkole lakook che mengechen, tagu kole ki makoekitu lagook komye petushechotok, amu imuchi kimakoamishei komye anan ko kimkopiyang'dos lakochotok. Kimitei kora che kiimuchi komitei ng'uny kiloishekwak, lakini kokopiit walutiik che chang' ye tesetai kowalaksei emeet. En graphit koparu kole eng' elipushek ak tiptem ak aeng' komakochang' ng'alechotok amu kokomuch ketaret chepyosok anan ko tipiik chotok che machei kotiach gei anan ko che nyikiseen, ako eng' notok kokoyai keriip lagok eng' maatinweekwak. Kikiaror kora ole kipaitai lagochotok agoi ip koekitu, kiit nepo kamanuut missing'.

Carrefour ko ole imuchi ko alishe chito eng' mtandao. Ago eng' kasari ko kolowalak tuguuk amu imuchi ko alis chito eng' mtandao, ak keipuun tuguchotok akoi kong'ung'. Pa kamanuut missing' poishoni amu kokomuch koitchi tuguuk komaswek che loen missing che imuchi angot mait piik dukoshek koal tugchotok. Keny ko kipendi piik kilomitaishiek akoi tiptem kocheng'e ole kialishe, ako kowalaksei kasarta , kokowalak poishonitok amu imuchi koalishe piik komasweek chotok che online, ako muchi keiitchi tugchotok akoi ole menye, anan ko ole ke aror icheget. Inaro poishoni kopaipaita kapisa amu anendet aalishei eng' mtandao anan ko (c) online shopping notok ko aldaishet eng' online.

Pichani koparu piik che katelelso ako tagu kole namei mashinit na king'ae kaweek icheget. Mashininitoni kepaishe kichurei kaweek anan ko keistaei mogotionik cha pa parak si kopiit keng'et ak logoek cha pa oriit chotok che imuchi kepaishe anyun ip keng'aa koiik kaweek. Kitinye mashinitok eng' korenyu ako mashininitok kepaishe kechurei kaweek. Pa kamanuut missing' mashininitok amu ichuri kaweek eng' chakchinet ako istai mogotioniik ichegei kopate maipei logoek

Pichaini koparu arorunet nemuchi ketarete chepyosok anan ko tipiik ya nyikisen icheget anan ko ya mache kochut ko. Po kamanut kineet icheget cha amitwogiik che ki ame si kopit kotaret lakwet eng' moet koet komye ako taret kora kosulda Sikishet ap lagochotok anan ko lagwanotok ye kait petushechotok. Ineti kora ole imuchi kotepta chito kou sikindet i, akoparu ole kiriptoi gei eng' petushechotok nyikis chito. Pa kamanut kanetushechutok tugul amu imuchi konet parental care ma amu imuchu konet gei , tipiik ak chepyosok, tuguuk che chang' missing' che imuchi kotaret icheget ye mait kesich i, angot akoi ye kakesich lagook.

Pichaini koparu neranik aeng' ako tagu kole neranichuto koamei sambusa , eng' amishetap sambusa inotok komuchi kityo kepchei kopuun kwen tatiam kinde kachumbari chotok che kakichope nyanyeek ak kitunguik ak pilipilik tetia keteschi chumbiik kidogo. Ye kakechop kouno anyun komuchi kotuch chito kole kachumbari en oriit tatiam kosuus kityo sambusa intokok. Anyinyen missing amitwogichotok

Pichaini koparu piik aeng' che chesandos mcheset nepo table tennis anan ko notok ne imuchi kechesane tenesit eng' meset. Tagu kora kole mitei piik chemi tapan yo kokere mchesanitok amu ipaipaiti piich missing'. Eng' kanetishet ap urerianitok komakat komotei chito ne kineti tapan yo, ako makat kokerchigei ole kiaitai mchesanitok, tetia komuch kotiem. kora koureren akine. Mache kotiematiem kila ana koko praktisen kila si kopiit konai inendet ole kiurerendoi ako muchi kochut mashindano cheterchiin, ako much koplechigei konunoik che terchin chito kopuun urerionitok

Pichaini koparu chepyoso ne katepi ng'uny ak lakwa ne karu ebg' kitanda. Tagu kole uni miani lakwanitok amu, ole katepto yutok, kotagu kole ward yutok anan ko sipitali ola ruitos piik che miandos. Mitei konyoru kanyaiset lakwanitak ako makimwaiwech kole ame ne , ako mitei chepyosanj koripei amu tagu kole ma daktari inendet eng' ole ke lakta gei. Ye kamiam chito ko pa kamanut kimuti inende sipitali si kopiit konyor taretet kopun daktariek che ititaatin , che kikosoman ako kikiyanchi koyai poishonotok.

Pichaini koparu chito nesirei ng'aleek eng' kariit ako tagu kole kasir nitoni kole funeral services kopar kole kopar kole karinitok komache si kepaishe keipe porweek kong'etegei mochari akoi gaa anan konkong'ete gei mochari agoi ole kikonore porweek ap piik. Imuchi koneet chito ole kisirtoi ng'alechutok koneet chito age kopatr makat komitei yotok ako makat kotiem akine, kotieme komasta age agot nda inaat akoi ipkonai. Pa kamanuut poishonitok po sirisheet amu imuchi konyorchigei chito melekweek, amu kilipani pichutok ngo ai poishonitok.

Pichaini kobaru asikarik che kalach unifom cheterter agotagu kole machendos icheget. Tagu kole mite tuyet nebo kamanut mising eng yutok ago tagu kole u nemite kandoindetab emet yutok. Oleteptoi biik, ngaroo bendaraisiek ko tagu kole mito chebo ematinwek aeng kobor kole mite kibakengeit nekochobe ematinuek aengu. Tagu kora kole mitei biik chegere eng taban olin. Naroo pichaini ko tagu kou yo betutab Madaraka anan ko Jamuhuri anan ko betut ne kiboiboichin kiy agetugul ne kiyaak eng emetab Kenya.

Pichaini koparu chito ne ripei golit eng' mcheset ap mbiret ap keldo, ago tagu kole motei piik che mitei tapan chekere , ako paipachin urerionitok kopate tagu kora kole matindoi kweinik ap urerionitok chichitok ripei golit kopar kole ma mbiret ne official nitok eng'yutok kopate mbiret kityo ne ka nyukourerenso piik. Inaker poishoni kopwatwa ole kinye kingemi sukul sekondari ole kicham keurerendosi urerianitak ako ki anendet ne kicham aripe golit. Kiachame kapisa arime golit ako ni a name kapisa, kimaakanye kot kwa ngot mbireet ko. Ipaipaiti pich missing' urerianitok

Pichaini koparu piik che kelaach ngoroik che pirireen ako tindai pakishek che pirirren ako mitei lorit let yo ne kakisir famer's choice. Inakeer kiitok kopwatwa smokies anan ko pendo notok nepo ngurweet ne cham ke aldai, ago ko cham ke aldaei kiit nekakisir kele famrmer's choice kora. Pa kamanuut keyai poishonitok pa aldaisiet ap smokies ak sosejes amu imuchi konyorchigei chito melekwek ao ma kasiit ne ui , imuchi kityo koal chito tugchotok eng' supermarket tetiam ipkoalda.

Pichaini koparu chepyoset ne mitei koroptai kartasoshek ako tagu kole nyalilen kartasoshechutok, kalait nepo Safaricom. Imuchi koneti piik ole kipaishaitai mpesa anan ko ole kipaishaitao lainda ap safaricom. Pa kamanuut kiarorchi piik ole ki paishaitai mpesa amu imuchi mat konai chi age tugul ako muchi kouuit sapet nepo piil alak missing'. Nguno komukakse kole kakoip kakwautienotok chepyosochu aeng' konet piik ako ropchi icheget kartasoshek che imuchi kosomanchigei ako nai ole kipaishaitai lainotok anan ko Mpesa eng laindap Safaricom.

Pichani koparu Curiculamit ne lel ne kokon serikalit nepo somanet ako tagu kole ter nitani, ma u ni kinye ne kicham ko pendi lagook nasari kenyisiek somok tatiam kepa agoi class sisit eng' primari ak kepa agoi form four eng' sekondari. Kiui notok missing' amu kiimuch kosoman piik kenyisiek che chang'. Tagu kole kaikai nitok amu kokochuchuch kenyisiek che kisomane eng' sukul. Eng' curriculam initok kotareti lagook amu imuchi kosomanchi tuguuk che mache koyai kotukomengechen, ma u ne kinye ne kiimuchi kosomanchi lagook tuguuk che magoi angot kotaret petushek alak eng' tai.

Pichaini koparu duket ne oo notok ne kikure supermarket eng' kingeresa ako tagu kole mi piik aeng'u taoi yu ako tagu kole pichutok ko kipaitinik ap supermarket initok kikure Java House. Tagu kole mitei tuguuk che iparastai tipichutok. Pa kamanut kiparastai tuguk kou nitani amu imuchi koro piik eng' chakchinet ako ngot kocham icheget komuchi ko al kora. Kaparastaonitak ko kakinde ole kararan amu kakinde olechutune piik anan ko kurget ole ingiane piik , si komuch koro chi age tugul.

Pichaini koparu lakweet ne ke mwerer ubao ako tagu kole uni ineeti lagook che mengechen, che tu go mengechen eng' inendet. Tagu kole kasirchi kong'ete gei agenge akoi lo ako uni tareti icheget kosoman. Pa kamanuut komitei lagook che u chutok eng' kokweet che imuchi koneet lagok che mengechen ako muchi kotaret icheget konai ng'aleek ap sukul eng' chakchinet. Makat kochopchi sigiik lagok ubao ole kisirei ole u yutayu si komuch kotaret icheget ya mitei gaa, missing' ko ya mitei holiday anan ko ya mapendi sukul icheget.

Pichaininkoparu lagook che katepisa ng'uny eng' daraseet ago tagu kole uni ae testi icheget. Pa kamanuut missing' koai lagook testi si kopoot ke nai ngot ko kase ng'alek che kineti eng' class anan ko makase icheget. Nga ker pichanini kopwatwa ole kinye kingami sukul, kiamo sekondari, ole kicham keae testi kou nitoni ako kiuen, ako kimitei mwalimuyat ne kiwendati kokere matkotepei chi chi age. Ya kiae testi ichutok, missing ko hesabuuk, kou ya agere eng' pichait ap lakwani ko makat kosiyo piik ama makat komi polotet si kopit koyai chito eng' amani agot muchi kora kopwaat komye chito ye mitei ole mami polotet.

Ye katar chito somanenyi nepo parak ko kakoyai kiito nepo kamanuut missing' amu ma imuchi kotar chi age tugul somananitok po parak amu ui missing', ago chi nekemuch kotar ko chi ne kemuch kokilgei notok koyame kikachi konunoik che mitei parak. Kopate tiengei ak makornandit ap chito ne konu konunoichutok. Sikiik alak komuchi koalchi lagok che chwak karisiek anan imuchi ko alchi icheget kariit kou konunotiot ap kongoi amu kokomuch ichrget kotar sukul ako kiimuch kokilgei icheget. Alak ko imuchi koputchi lakokwak imbarotinweek anan ko kachi mbareet kolechi kopat kou zawadi nenyinet lakini ya maimuchi chito ko al tuguuk che u chutok ko muchi kityo kokachi chepkondok tutikin ako muchi ko pai pachi kora chichotok.

Pichaini koboru tankisiek oeng cheechen misink akobo komonut misink en kokwet tankisiechuto amun imuche kokonor beek cheimuche kotoret bik tugul en kokwet akomuche komat konyililso icheket en ngalekab beek ,tankisiek oeng cheuchu komuche kotoret bik tugul chebi kokwet bokomonut kot misink amun beek kobokomonut ,kokit agenege nebo komonut en sobet amakoo kotebi chito komotindoi beek, tuguk tugul cheimuche koyai chito komakat koboisien beek amun makaat keboisien beek en tililindo ak keboisien beek koraa kechobe omitwogik ngunon komakat kobitunot beek chetililen ak kekonoren tankisiek cheuchuton chu.

Pichaini koparu chito neng'istai peek. Tagu kole uni kotolilsa peek eng' yutok anan kokomaran ainanitok kot ko randa gei peek korang'chigei mbaret ap chichitok. Nguno chichitok kotieme koista peek che korang'chigei imbaret nyi ako pa kamanut keista pechotok amj imuchi kong'em minutiik. Amu ngonyor minutiik peek che chang' missing' komamuchi koyai komye.pa kamanjt missing' kekolchi minutiik ole ma tos konyi peek anan ko matos kochang'aa peek missing' kot komuch kong'em minutiik.

Pichaini koparu chito ne urereni ureriet ap dats notok ne makat kowir chito kwenuut ap kiin ako paishe chito ki ne kipchapet ne mining' ne imuchi kwa yun akoi ipkorut yundo. Eng' kanetisiet ap poishoni ko makat ko mitei chito ne kineti en yotok ako makat kotiem akine kowir. Missing koeku kapelindet chito ne kemuch kowir kwenuut ap kiindanin. Makat kotieatiem chito ne kineti agoi agoi agoi kot komuch konai inendet. Ye kakonai olekiwirtai kotiem anyuun kowir kwenuut. Maui kanetishet ap geminitok anan ko urerionitok kopate makat koepchi iit chito notok ne mache konai

Ne kata kercheek che kilukui ko muchi kepaishe kericheek che kirutchin chito, anan ko muchi kortchi chito dakitari kericheek kopun tigityot. Po kamanuut missing' kopaar anan ko koaror daktari ole kinyaitai chito. Nguno pichaini komuchi kokiarorchi chichotok kolugui kericheek kopate male daktari kirute inendet. Daktarishiek che ingen tuguuk che makat keyae, ako iche get che iraroru , ko konu kericheek ako icheget che imuchi korutiin kora.